Mbica-inĩ ĩno ndĩrona ta rĩ waru cia gũtherũkio, arabu ndĩrona ta arĩ kũmindamindwo ciramindamindwo kana gũkimwo, na mũndũ ekaga ũguo hĩndĩ ĩrĩa arenda kũruga mũkimo. Mũkimo ũrugagwo ũũ, waru, o na nĩ harĩa hatarĩ na githeri, okorwo hena kĩo, nĩmangĩongerera nĩgetha makime wega okorwo nĩ mũkimo marenda, no haha ndĩrona ta arĩ waru theri cirakimwo, eeh.

Irio iria ndĩrona haha ndĩrona tarĩ pirau ĩrugĩtwo na nyama, ũkamba ũgekĩra gĩtũngũrũ thaburiainĩ, na maguta arabu ũgeterera gĩtũngũrũ gĩtuĩke kĩa buraoni arafu ũgekĩra garlic kana ginger ũgacoka ũgakoroga kwa ndagĩka ta ĩmwe arabu ũgekĩra nyama yaku na ũka make sure nyama ĩyo nĩ ũgũtherũkĩtie, arabu ũgekĩra spices akorwo wĩna pilau masala ũkamĩkĩra akorwo wĩna biribiri ũgekĩra arabu ũgacoka ũgathambia mũcere waku arabu ũgekĩra, arabu ũgacoka ũgekĩra maaĩ arabu ũga taste kana nĩ njega ,arabu ũkongerera cumbĩ arabu rĩu irio ciaku ciĩ rĩdĩ gũcabwo ũguo nĩguo ingĩuga pilau ĩharagĩreĩrio.

Irio ici ndĩrona haha ndĩrona tarĩ marigũ, mũndũ ũrĩa aharagĩrĩria marigũ nginya mahene ũũ mbicainĩ ĩno ĩrĩ, kwamba ũgekĩra gĩtũngũrũ ũgekĩra maguta, ya turn brown ũgekĩra nyanya ciaku, ũgeterera ta ndagĩka ithatũ kana inya ũgeterera cihĩe arafu ciahĩa ũgacoka ũgekĩra marigũ maku ũkamakoroga wega arafu ũgacoka ũgekĩra thubu, ciakuhĩrĩria kũhĩa ũgekĩra ndania igũrũ, arafu cikahĩahĩa hanini.

Irio ici ndĩrona haha ndĩrona tarĩ thambutha, thambutha ciharagĩrio atĩrĩrĩ, ũkahiũhia tũmaaĩ twaku, mũtu wakwa ta wa kũruga cabaci kana wakũruga mandathi, arabu ũgekĩra cubĩ arabu ũgacoka ũgakanda ũrĩa mũndũ akandaga okorwo nĩ ta cabaci ũraruga ũgakanda wakanda rĩ ũkagaragaria arabu ũgathondeka ũgatinia na ga shape ka thambutha ta triangle, warĩkĩa gwĩka ũguo ũgatũra hau gatagatĩ ũgekĩra ndegũ ciaku hĩndĩ ĩyo ũkorwo nĩ ũtherũkĩtie ndegũ ũgaciĩkĩra hau gatagatĩ arabu ũkorwo nĩ wĩigĩrĩire bani maguta matherũkage arabu ũgaikia magutainĩ arabu maguta macio ũka make sure nĩ matherũku arabu ũgekĩra kanyamũ gaka ũguo wathondeka nginya wekĩra ndegũ, ũgagaikia hau thĩiniĩ arabu yatani buraoni ũkamĩruta ũgacabu thambutha ciaku na ũguo nĩguo ingĩruga.

Irio ici ndĩrona haha ndĩrona tarĩ mbajia cithondeketwo, na ũrĩa cithondeketwo ingĩuga ũrĩa mũndũ aharagĩria, mũndũ ambaga agatherũkia waru ciake hanini na citika, citikamotoke. Arabu ũgekĩra ũgathondeka mũtu waku ũgekĩra warũ ũgakoroga na ũgekĩra food color, arabu uka dip kĩrĩa waru ciaku icio watherũkia kĩrĩa maĩ-inĩ macio mena mũtu na food color, arabu maguta maku magakorwo magĩtherũka arabu rĩu ũgacoka ũgaikia waru icio nĩguo warĩkia ũguo rĩu ũmenye mbajia ciaku nĩ nĩ nginya igatani yerrow, food color ĩyo mũno ũno nyonaga tarĩ ya yerrow ĩgatani ũguo arabu rĩu ũkaruta mbajia ciaku nĩ hĩu na ũguo nĩguo ingĩuga ciharagĩrĩrio na ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ ingĩuga, ũguo nĩguo iharagĩrio.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha ndĩrona tarĩ irigũ kana matoke, arabu ũrĩa ingĩuga kĩrutaga mũndũ no ekĩte atĩ no endie maya marigũ one mbeca, mũndũ no acoke mambura-inĩ ta nĩ ĩhũthĩkaga mũno mambura-inĩ ta mwana agĩtuo rĩtwa agĩtwo rĩtwa rũracio nĩ rũtũmagĩrwo atumia nĩ makuaga magĩtwara rũracio-inĩ arabu marigũ maya no marugwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ceremony ta family gathering, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathiko kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ara ,kĩrĩa, hĩndĩ ya tene kĩrĩa traditional healers nĩ mahũthagĩra marigũ gũtherithia mũndũ kana,

Mbicainĩ ĩno ndĩrona tarĩ ngombe ĩhingĩrĩtwo kiugũinĩ kana andũ mareka zero grazing ,rũrĩrĩinĩ rwaka ngombe nĩ cituagĩrwo thara orũcinĩ thaa ikũmi kana na hwainĩ nĩgetha ciongerere iriia arafu ũkamakagi sure nĩ ũramĩhe maaĩ o kĩrĩa maita maingĩ ndũkamĩhe rĩmwe atĩ wĩikare ũtamĩhete rĩngĩ nĩ ĩikaraga ĩkeheagwo maaĩ nĩgetha yongerere iriia na nyama.

Mbicainĩ ĩno ndĩrona mbũrĩ, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona mbũrĩ ũndũ ũrĩa ũkaga meciriainĩ makwa nĩ atĩ, nĩngoragwa jũĩ mbũri wamĩoga yendaga handũ hena nyeki ndũru, nyeki ya ngirini ndĩendaga handũ ũramĩoha handũ homũ ,arafu mbũri noũrĩthiĩ mbũri arafu ũciendie wone mbeca ,noũrĩithie mbũrĩ ciagũkama ,ũkonaga irĩa ũkarĩendia na ũkanyua, rĩngĩ rĩkateithia mwĩrĩ waku na ũgima waku wa mwĩrĩ.

Thirikari mĩbango ĩrĩa ĩngĩuga ĩbangĩte gũthomithia arimũ gĩthomoinĩ kĩa ndinjito ũndũ wa mbere tondũ rĩu gĩthomo gitũ gĩa bũrũri ũyũ witũ nĩ kĩumĩte gũtuĩka Eight-four-four gĩgathiĩ curriculum njerũ ĩno ya CBC,rĩu thirikari nĩ ĩrabanga nĩ ĩrera arimũ othe arĩa mathomire tene twenty twenty three ĩtakinyĩte mathome ma upgrade nĩgetha gĩa cirricurum ĩno njerũ nĩgetha mamenye ũrĩa ĩrathiĩ na mbere arabu mathomithie nginya arimũ arĩa makoragwo kũrĩa ũguo mashinani na ũguo nĩguo ingĩuga ĩbangĩte kũrora arimũ othe bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Mbicainĩ ĩno ũndũ ũrĩa ingĩuga ũrabatarania gwĩka o korwo nĩ ũrenda kwambia mbiacara ĩno ũndũ wambere nĩ ũrabatara mĩkebe kana ndoo cia gwĩkĩra mahũa maya, nĩ ũrabatara mahũa mo mene, nĩ ũrabatara mĩthemba mĩingĩ ya mahũa ĩtahanaine nĩgetha mũndũ no oke akwĩĩre ndĩrenda oũguo. Nĩ ũrabatara handũ ha kũiga nĩgetha ndĩkahie nĩ riũa nĩgetha mahũa maku matikome na mone agũri ,arabu nĩ ũrabatara maaĩ ũgaitagĩrĩria maĩ maku kĩria mahũa maku o mũthenya o mũthenya ũguo nĩguo ingĩuga.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona, ndĩrona tarĩ atumia me mũgũnda makĩgetha ndũma, na ndũma ici cihandagwo kũndũ ta Mũranga, Othaya, Nyĩrĩ na kũndũ ta kũu arabu ndũma cienjagwo atĩrĩrĩ ũkamba ũkaruta ndũma ĩyo ĩkoragwo nathiĩ waruta rĩ, ũkarenga hau igũrũ arabu part ĩyo ĩgũtigara rĩ, ũgatigĩrĩra kĩrĩa kanini ũkenja karima ũkahanda, ũkahanda hau arabu ũguo ũkenja ĩngĩ ũguo ũkĩhandaga ũguo ũgĩcokagia mũgũnda, ũguo nĩguo cienjagwo.

Bata ũrĩa ingĩona haha he mbica ĩno ndĩrona tarĩ ngũkũ na tũcui, ũndũ wambere ũrĩa ingĩona he bata ngũkũ kũiga ngũkũ nĩ atĩ ngũkũ nĩ cikũheaga matumbĩ, ngũkũ nĩ ũgũcigĩra matumbĩ macio citũrĩkĩe tũcui arabu ciatũrakia tũcui oũrĩa tũcui tũtarũrĩkio noguo ngũkũ ciaku ciraingĩha arabu kũrekia matumbi no wendie matumbi na no wendie ngũkũ cio ciene na ũkagia mbia na ũgakoragwo na mbeca cia kũgũraga irio kũrĩhĩra ciana cukuru ũguo, nĩciteithagia mũndũ maũndũ-inĩ ta macio na nĩ njega.

Irio ici ciĩ haha ingĩuga ciharagĩrio, na ũkamba ũgathiga waru, wathiga waru ũgatinagia size ya mbanjia tondũ ici ndĩrona tarĩ mbajia, watinagia ũgacoka ũgacitherũkia, ũgacoka ĩĩ ũgacitherũkia, arabu wacitherũkia ndũkareke cihĩe mũno, ũgaciruta ũgathondeka handũ maaĩ, mũtu na food color ũgacikoroga, arabu ũgacoka ũgaikia waru ciaku hau, arabu ũgekĩra maaĩ pan -inĩ yaku, maguta pan -inĩ yaku magatherũka, arabu matherũka ũgacoka ũgaikia waru icio hau, ũgacikia hau mũtu-inĩ na food colour-inĩ na maaĩ-inĩ, arabu rĩu ũkaruta ũgĩkĩraga hau maguta-inĩ, cigatherũka nginya ciga turn colour ĩno ya banjia, arabu rĩu banjia ciaku nĩhĩu ci ready gũcabwo, no ũguo noguo ingĩuga ũhoro wĩgiĩ banjia.

Nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya ũheani wa mbeca cia ũrĩmi irĩ kuo harĩ arĩmi, na ũndũ wa mbere hena, thirikari, thirikari nĩĩkoragwo na, nĩĩheaga arĩmi mbeca. Ta rĩũ hena ĩngĩ ĩtagwo Agriculture Finance Corporation nĩ ĩheaga arĩmi mbeca, kwĩ na mabengi , nĩ maheaga arĩmi mbeca, kwĩ na makambũni maya ma andũ kĩũmbe ona mo nĩ maheaga arĩmi mbeca, kũmakombithia loan, arabu kwĩ na, arabu kwĩ na kĩrĩa, kwĩ na ngurubu ici arĩmi mathiaga, ciama cia gũ- save mbia, icio no cimahe mbeca, nĩgetha arĩmi mekũrie kĩmbiacara na kĩũrĩmi, ũguo.

Ciana citũ kũhũthĩra intaneti gũthoma kũrĩ na ũteithio mũno, tondũ ũndũ wa mbere, ciana nĩ cirahota gũthoma ũrĩa cikwenda na ihenya, enda gũcokera ũndũ agathiĩ thimũiinĩ akahũthĩra kana laptop acoka harĩa arakinyĩtie na akahota gũthiĩ na mbere ũguo. Ciana ciarĩkia gũthoma nĩ urona ciũria cĩtĩ hau thĩ wa kĩndũ kĩu agũthomaga na agacoka gũcihuria wega ihenya ihenya, akĩhũthĩra thimũ kana laptop. Arabu ciana iria cithiaga cukuru cikahũrũo nĩ iria ingĩ nĩciraigua citarĩ na stress ciahũthĩra thimu tondũ cirahũthĩra thimũ mũciĩ koguo hatirĩ bata wa gũthiĩ cukuru. Ciana iria cirĩ gicagi-inĩ nĩ cirahota gũthomithio nĩ mwarimũ, kũhũthĩra intaneti arĩa mahĩtũkĩte ũguũ, makahota kũnyita maũndũ. Ũguo nĩguo ingiuga ũhoro wĩgiĩ intaneti.

Mũndũ ũrĩa ingiuga umĩrĩte ta mũtongoria wa kĩ ũteti mũnene thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, niĩ ingiuga nĩ Gachagua, Gachagua kũringana na thaa ici harĩa arorete nĩeyumĩrĩtie mũno na andũ nĩ maramũ support mũno nĩmarauga nĩye, tondũ kũringana na maũndũ marĩa arauga andũ nĩmarakenio nĩ ye mũno na nĩ eyumĩrĩtie, na nĩ eyumĩrĩtie nĩ mũtongoria witũ mwega tũmũndete nĩ eyumĩrĩtie na andũ nĩ maretĩkĩra ũrĩa wothe arauga, andũ aingĩ a rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ.

Gwitũ nĩ Naivasha no kĩhũmo nĩ Mũranga, ũndũ ũrĩa niĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũbunge wa gĩcigo gĩakwa mbere ya gĩthurano na athurirwo rĩngĩ mũndũ ũrĩa ingĩuga nĩ Jane Kĩhara arĩ mbere ya gĩthurano na agĩcoka gĩthurano kĩa twenty twenty two hĩndĩ ĩrĩa gĩekirwo nĩ acagũrirwo nĩ andũ andũ nĩ mamũthurire ũcio nĩwe ingĩuga mũbunge warĩ ho mbere na agĩthurwo rĩngĩ eta mũbunge oũguo.

Mbica inĩ ĩno ĩ haha niĩ ndĩrona hena bunda hena athuri. Na bunda ĩno nĩkuĩte mĩrigo mĩritũ ĩkaritũhĩrwo na ĩkaremwo nĩ kuma hau, tondũ nĩ kũrĩte gũgatondora, ndĩrona ta rĩ kĩrĩa matoro yaani ĩremereire matoro-inĩ gũkua mĩrigo ĩno. Rĩu marenda kũmĩteithia, kũmĩoya kũmĩruta mũtondo-inĩ, nĩgetha ĩhote gũkinyia mĩrigo kũrĩa ĩgũtwaraga.

moritũ marĩa ingiuga magũmagira ũkinyanĩria wa internet njega kũrĩ aikari othe a bũrũri , wambere nĩ netiwaki gũkorwo citarĩ njega, wakerĩ nĩ data cigakorwo na goro arafu wagatatũ nĩ kwaga indo cia kũhũthĩra intaneti ta thimũ, laptopu ũguo ,wakana nĩ gũkorwo na matirĩ na ũmenyo wakũhũthĩra indo ici kũingĩra intaneti ta facebuku , youtubu maũndũ ta macio makorwo kwaga ũmenyo arafu kwaga thitima hena kũndũ gũtarĩ na thitima rĩu matingĩhota kũingĩra intaneti arafu hena arĩa makoragwo ,andũ arĩa mendete kũhũthĩra rũthiomi rwao na rĩu maũndũ maingĩ ma intaneti makoragwo na gĩthũngũ makagirĩrĩria, maicio nĩ maũndũ maria ...

Niĩ kĩhumo gĩakwa kĩnene mũno kia mbeca nĩ bengi, nĩ thiaga mabengiinĩ nĩmaneaga mbeca cia gwĩkũria kĩũrĩmi ngathiĩ ngurubu-inĩ ici cia atumia cikobithagia andũ mbia cikahe mbia cikangombera mbeca, nĩ thiaga kũrĩ kĩrĩa, pro, kĩrĩa cĩatagwo atĩa ici ikũndi nene nene ieia cia andũ kĩũmbe nacio nĩ cingobagĩra mbeca na niĩ kũu nĩkuo ndutaga mbeca ciakwa cia ũrimĩ cia gombo, nĩkuo nguaga ngombo.